Yuu ko elekitilile kumiat nekakeyom kumiat en moing'onik ketilil anyun komong kumiat nemotindo masachek, kumiandani anyun kobokomonut kitilili ng'amun sikemuch kealda kora kosikemuch kiam kotilil.

Chu kongokaik somok che kaketil kat akakebul kororik kanget kityo keeny borto nebo ngokiet asikobit keyo akeam. Eng keretnyu kongokaichu anyun kochobo grade agereole lel kapsaa bortonywa akotinye mwanik ngokaichutok anyun koanyiny ngechob komye kwanyiny.

Eng' pikchait ni ageere binsik chemi beskeniit, mi biinsik alak kikombeet chekagepiiman, mi rabwonik chechaang', mi paipai, mi kora kerendilek, kora kageere watermelon ing' yo

Chuu ko bobeek cheterter, mii chon lebelen metit mii chomukulen metit, eng' korenyon kobitunotin anyun bobechuto, kiomndoi kimnyet ko kakiyo ichek, kiuni kotililekitun ak kemurmur AK keker ng'ot komomii kutik, kisusi icheket anyun keboishen mwaita ak nyanyik ak kitung'uik ak keamnda kimnyet.

Nii ko ketitab lokoek chekikuren sabibuk, okere imbaret neoo nebo sabibuk, sobibuk imuch Kiam koik lokoyat, kora keboishen richetab maiwek cheimong'u maiwek chekororon chekikuren, wine ak ko difaik eeh kiboishen mising en ikorwekab tumwek chekitunishe kiboishen keyee anyun maiwandaniton no difaik.

Chu ko njirenik chemengechen chekigure omena pitunatin anyun eng' siroshek eng' olinyonde omena chutok, kiame anyun icheket koek ngwek keamdoi kimnyet. Ki uni komnyee, age chemushan, akegarangan koanyinyen neya.

Eng bichait ni ikere ko chebololet eng tai kokikiame chebololet keoitoi kitheri anan keam ichek koek ngwek anan keam angot buch kokakio kikowalak anyun eng kasar boisionikab eh chebololet ndaamun kokandani sikuisi akebirto chapati kora kebirtoi mandazi agot biskut kokokechobe chebololet agere kokowalak kot mising boisionikab chebololet emg kasari